Maendi en kek, kendo an ahero kek no endo molos kod tik kata ndhadhu mar vanila nikech odum mamit kendo, omilimili e dhok. Kekni endi endi mit mar atari kendo omiyo ng'ato bedo gi ndhadhu koda siso mar chame seche duto

Mae kwath mar jamni, kendo tijni endi mora nikech kasekwayo jamba moyieng' to miyo odongo gi ngima ma kare kendo maber. Anyalo use e chiro mora amora kata mana yang'e e nyasi mar sikuku, kendo anyalo nyiedho mi aus chage awinj maber

Maendi en chart kata ratir manyiso kaka, kor lwasi chal. Kendi, onyisowa ni piny bedo ga maliet e dwe mokwongo nyaka mar adek, kendo oduogo yare dwe mar apar kod apar kod ariyo

Tijni en mar kano gige ngato mondiki e kalatas e buk mar file. Kaendi ikao papers mobedo punched tidiyo e file mopogore to kaponi nitie maok owinjore obed punched kaka certificate inyalo sogi e file kendo iumgi maber ne ranyisi mabiro.

Maendi, en slaughter house kata kuma iyang'e jamni. To kae, aneno ka oya yang' rombe adek ma ong'ad ngima gi machuok e sechego eko mane ok gipar. Bucha ni endi ka osekelie jamni, to iyang'e mondo mi tere e buchni mopogore opogore, ji onyiewe eyo mayot

Magiendi gin Nissan mag skul kata nyamburko mitiyogo eyor wuoth. Ndalo machon ,ne gin kod nengo kendo ne idhialogi ahinya. To tinde iriembogi abal abal kendo gikelo masira mag apaya mopogore opogore kendo ji wito ngimagi.

Maendi en notice mar simu mar jo Watu credit ma ichulo mos mos. Kokelo ranyisi ni endi to nyiso ni owinjo ichul simbi mondo oketi kata igoch negi mondo gikonyi. Iti gi simbi kaka isebedo ka itiyo kode eyo ma pile pile. Simu gieki ok tigo kapo ni ok ochul. Nyaka ichule eka iti kode.

Tijni endi ok oyot, en mana kinda kod geno nikech seche moko gigi nyalo diwo e chiro mi kethre ma chunyi ol kod chiro kod uso kata kamano, ok waol, wadhi mana nyime. Komachielo to jo gowi bende nyalo miyo ipodhi kendo tiji kethre. Tijni endi mar uso nyanya, hoho, kitunguu, alot kod gigo mamoko, ber ahinya. To kwaketo mana kinda to wanyalo dhi maber kendo muwadhi mabor gi tijewa mamoko

Mokwongo, ichako loso kode kamae, halo, ageno ni idhi maber, nioro pesa e nambana ka ok irango namba maber. Kaponi ne ok an miorona pesa, bende nyisa ang'e mondo wang'e kaka inyalo reverse. Erokamano ahinya. Maendi nyiso yor luor kendo yo mamuol munyalo konyore godo

Kioro pesa e namba ma ok owinjore, inyalo gocho ne ng'atno endo, imose, kendo ikwae kinyise kama, 'kiyie tidwokna pesa naoroni ka ok ang'eyo. Yie mondo mi idwokna pesano ni mar an kode gi tich mopogore opogore.' Kaluwore gi wuoyo maru, idhing'eyo ka ng'atni nyalo duokoni pesani kata ohoyo. To ka iwuoyo kode maber mi oyie to onyalo duokoni pesani. Kata kamano, kopogore gi mano, inyalo gochone jo Safaricom kata inyalo forward ne gi message no endo mondo iyud pesani

Ng'at ma odak epinje maoko tiyo kod yore manyasani kaka website, mbui niendi loko pesgo e currency mar Kenya, mano Kenya siling' bang'e pesano dhi e m-pesa namba mari kata bengi mari. Inyalo medne ber ka itiyo gi bengi mathoth e poko kata tiyo kod jogo giwegi mondo okonywa.

Yoni endi omiyo jogo mauso kano pesagi e yo makare. Jokmoko tiyo kod yor chudo mar pochi la biashara kata paybill maendi konyo ja ohala ng'eyo romb pesa ma ouso odiechieng' ka odiechieng'